Boishoni kekuren kobotishetab indisinik, inoni ko lokoyat nemakat ne ineken en indonyo nebo kasari naat inendet en kasarta nekiten neibe en imbar nemuche kotar orowek loo kokakobit lokoyat ndenyin ako kimuche keib kwo ndonyo sikilda sikopit kwokonyorchigee chito rabishek. Kobotishoni bo ndisinik komuche konam chiton en imbaret agetukul ne imuche netindo nekiten anan ko neo momokingee inee beek chechang missing kopaten tiyengee ole mii chito mara ko olemii bee alan koo olemikingee Koraa kibis imbaraniton ko kobotishetab indisinik Kobo maana kabisa ako kotinye lokoek Chechik chekororon.